Mĩaka ĩyo ĩrarĩ kabere rĩrĩa mũndü akorwo nĩ agetha irio, aracigaga ikũmbĩ ta rĩu mbembe citarĩ thandũre, no thikũ ici kwĩna tũmacini tũrĩa tũrakorwo tũkĩhũthĩka gũthandũra mbembe na kũoguo rĩrĩa ciagethwo na ciakorwo nĩ cioma, ciĩkĩragwo kamacini, kamacinĩ kau, gagacithandũra cikaumĩra rĩu ciĩ mbembe ĩmwe ĩmwe. Kanyamũ gaka nĩ keega mũno tondũ nĩgatũmaga, nĩkanyihagia cipaci kana nabaci ĩrĩa mũndũ enayo ya kũiga irio tondũ ndũngĩringithania ũkĩiga mbembe ng'ima ng'ima na mbembe iria ciĩthandũre. Oho, oho hau kabere andũ mbembe ciao nĩirarĩagwo nĩ mbũca mũno na mbũca nĩ kĩndũ gĩtũmaga, kĩrehaga hathara tondũ rĩrĩa ciaingĩra ikũnia rĩa mbembe cikoragwo cikĩrĩa mbembe igatũma cingĩhe, cithiĩ cikĩingĩhaga. Kũoguo tekinoronjĩ nĩ ĩrehete ndawa ya mbũca, ndawa ĩno ĩkoragwo tu ĩgĩkĩrwo makũnia ma mbembe na kũrigĩrĩria mbũca kũingĩra thĩiniĩ wa mbembe kũraihia.

Kĩrĩa kĩranjũkĩra meciria-inĩ, rĩrĩa ndona mbembe ici, kana rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ mbembe cibatiĩ gũkorwo nĩiratuĩka nĩciagethwo, mbembe ici, nĩcirĩkĩtie gũikara mũgũnda ihinda rĩrĩa ciagĩrĩire, na rĩu ũrĩa citigarĩtie, nĩkũgethwo, cikorwo cigĩkĩrwo, makũmbĩ, ciniare cite maĩ marĩa cingĩkorwo ciĩtigĩirie, ciko ci cithi cithandũrwo na gathandũri, nĩgetha cikorwo cikĩigũo makonia, nĩgetha, arabu ciĩkĩrwo ndawa ya mboca nĩgetha citigathũke, mbembe ici, nĩcikarĩte mũgũnda ihinda iraihu, na kwoguo, cingĩthiĩ nambere na gũikara, no ciambie gũthũka, tondũ, nĩcigũkorwo cikĩnyua maĩ, rĩngĩ rĩrĩa kwaura, cikorwo cikĩnyua maĩ na rĩrĩa ciatwĩka nĩcianyua maĩ, nĩharĩ ma ũgwati maingĩ, tondũ nocikorwo cikĩgĩa kĩndũ tuĩtaga aflatoxin ũguo nĩgũtuĩka atĩ mbembe nĩciakorwo nĩciaguma, na ti wega, koguo rĩrĩa mbembe ciakorwo nĩcia niara, he bata gũ, kana rĩrĩa cioma, he bata gũcigetha, cigwo makũmbĩ-inĩ, handũ ha gweterera cibuthe.

Mũgũnda- inĩ wakwa, nĩ ngoragwo handĩte mĩmera ngũrani, ta ngano, mbembe, mboga, karati na itũngũrũ, tekinoronjĩ ĩrĩa hĩbĩrie mũno mũgũnda - inĩ wakwa, nĩ ũrĩmi wa itinga, rĩrĩa rĩothe ndakorwo ngĩhanda, mĩmera, arabu ndacoka ndakorwo ndamĩgetha, nĩ ndwĩkaga nĩ ndacimbũria na itinga, itinga rĩteithagĩrĩria harĩ kũruta tĩri ũrĩa wĩ na thĩ, rĩkaũrehe na igũrũ, nogwo gũteithĩrĩria kũiganania mandini marĩa mendekanaga tĩri-inĩ nĩ mĩmera ngũrani ngũrani. kwoguo mũgũnda-inĩ wakwa nĩ hĩmbĩirie ũrĩmi wa itinga mũno, na oho ona gũkĩra ona tekinoronjĩ ici ingĩ ta, kũhũthĩra ngano, kũgetha na kĩgethi, kũhũthĩra kũhũthĩra ndawa, mĩgũnda - inĩ, kũhũthĩra bataraitha, icio ni tekinoronjĩ hũthagĩra, no ĩria ngoretwo nĩ ndahĩmbĩria mũno, nĩ ũrĩmi wa itinga, na haro, tondũ nĩ cigananagia tĩrinĩ ũrĩa wĩ mũgũnda, noho ikanyihĩ, ikanyihia ihinda rĩrĩa rĩendekanaga kũrĩma.

Indo irĩa cikoragwo nĩ ciratũĩka atĩ nĩ cirahe ũmithio mũgũnda-inĩ , nĩ ngombe mahĩũ oho na irio handaga mũgũnda-inĩ. Kĩndũ kĩrĩa igĩũga mũtũgo ũrĩa ũtũmete nyone ũmĩthĩo ngombe-inĩ, nĩ ũndũ wa gũcihĩngĩra handũ na oho gakorwo ndĩbagĩte mũno na irio ta silage kana gacihandĩra thara na mabebe, na kogwo gateithĩrĩria atĩ rĩrĩa ndahĩngĩra ngombe icio citigũkorwo cikĩhũta na kogwo igakorwo nĩ iraũma iria rĩingĩ. Mũtũgo ũrĩa ũngĩ hĩmbĩirĩe wĩgiĩ ngombe, nĩ gũcithĩagĩra mahũti handũ ha kũciheaga mahũti magĩma, nĩgetha mahũtĩ macio igatũĩka nĩ ciarĩa mahũti mahĩnyũ na kogwo cigatũĩka nĩ ciaongorera iria. Oho mũgũnda-inĩ wakwa kĩrĩa hĩmbĩrĩe mũno nĩ ũrĩmi wa itinga, tondũ ũrĩmi ũyũ nĩũ save-aga nĩ ũkoragwo ũkĩnyĩhĩa mahũthĩro mũno. Oho nĩ ũrĩ ũgũnĩ tĩri-inĩ, tondũ tĩri ũrĩa ũkoragwo nathĩ, itinga nĩrĩtũĩkaga atĩ nĩrĩa ũrehe na igũrũ, na kogwo kũongerera kana gũteĩthia tĩri, na kogwo gũgakorwo na macĩaro maingĩ, oho nĩhũthĩrĩte bataraitha na thumu wa ngombe mũgũnda-inĩ kũongerera ũmĩthĩo.

Gwĩtũ mũciĩ kana kũrĩa ngoragwo dĩna ngombe nĩ kũrĩ maũmĩrĩra maĩngĩ mũno mega gũkĩra marĩa morũ maũmanaga na gũkama ũkĩhũthĩra macini. Maũmĩrĩra mega nĩ atĩ nĩ ũkoragwo ũkĩnyĩhĩa ihĩnda rĩrĩa rĩendekanaga rĩa gũkama tondũ macini nĩ ikoragwo igĩtũĩka atĩ, nĩ cira kama na njĩra ya na ĩhenya ũkĩrigĩthania na ũrĩa andũ magĩkama na kũogwo kũnyĩhĩa mathaa kana gũ save ihĩnda oho, macini nĩ ĩtũĩkaga ũgĩkorwo na macini jega nĩcitũĩkaga nĩciahinyia nyondo cia ngombe kwogwo ngombe ĩtĩngĩnyĩtwo nĩ mĩrĩmũ oho, ũkanyũa macini kwĩragwo gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ mawega na maorũ nĩ ũrĩ oho maũrũ magũo tondũ ũgĩkorwo na macĩnĩ ĩtarahĩnyĩa ĩrĩa wega, kana wage kũrora macini icio no cikorwo cigatĩga ĩrĩa rĩingĩ nyondo inĩ cia ngombe na gũtũma ngombe cigĩe mũrĩmũ wa mastaitis, ũrĩa ũkoragwo wĩ wa kũĩba nyondo kũogowo he bata he mabata maĩngĩ mega na moru ma kũhũthĩra macini gũkama .

Gwĩtũ mũciĩ kũrĩa ngoragwo na ngombe nĩgoragwo ndĩna ngombe nyĩngĩ cia iria na kũogwo kũandĩka andũ nĩgetha makorwo nĩ makama, gũgakorwo kwĩna maũrĩtũ maĩngĩ kwogwo he bata kũhĩthĩra macini rĩrĩra ndĩratũĩka nĩ dakama ngombe, ona gũtũĩka ũhũthĩri wa macini nĩ ũrĩ mawega na maũrũ ũgĩkama na macini ĩtararũta wĩra wega, no ũtume ngombe ĩgĩe mũrĩmũ wa mastitis ũrĩa ũrehagwo nĩ kũĩba nyondo. Kũmana na kũaga kũhĩnyĩa iria ngombe inĩ ciakũ na kwogwo gũgakorwo wĩna mathĩna maĩngĩ, nyondo inĩ cĩa ngombe kwogwo he bata rĩrĩa mũndũ arakama kũhũthĩra macini macini jega kana macini jega, kana kũramata ũrĩa macini ũrĩa ĩrahũthĩrwo nĩ getha kũnyĩhia mũrimũ ũyũ wa mastitis. Ona kũrĩ ogũo kũhũthĩra macini kwĩna mabaĩda maĩngĩ tondũ nĩ ĩnyihagĩa ihinda na oho cĩgatũma ngombe irũte iria rĩngĩ wacimenyerĩa kũhũthĩra macini kwogwo ũhũthĩrĩ wa macini kwogwo ũhũthĩrĩ wa macini wĩ mawega na maũrũ.

Kũiga indo irĩ na heho kana gũciga thĩiniĩ wa fridge kwĩ mawega na maũrũ, ona gũtuĩka gũtirĩ kindũ gĩtarĩ mawega makĩo na maũrũ, ona gũtuĩka maoni makwa nĩ atĩ, rĩrĩa mũndũ akorwo akĩiga irio fridge -inĩ kana nyama nĩikoragwo igĩikara ihinda iraihu na kogwo kũgirĩrĩa gũcũngĩrĩra hathara, tondũ nyama icio itigũkorwo igĩthũka naihenya na kogwo nĩcikũrĩo kahinda karaihu. Kogwo ũrĩmi-inĩ wa ũrĩa ũheanaga nyama kũhũthĩra tekinoronjĩ cia heho nĩ kũrĩ bainda nyingĩ harĩ mũmbiacara, tondũ ucio, mũmbiacara aiga ta rĩũ nyama ũmũthĩ nĩagakorwo akĩmĩenderia customer rũciũ na kogwo ndagũkorwo na hathara nene. Ona gũtuĩka kũiga indo cirĩ na heho nĩ kũrĩ na maũndũ matarĩ mega megiĩ ũgũo, tondũ irio ici ti njega harĩ ũgĩma mwega wa mwĩrĩ na mandagĩtarĩ nĩ mataraga andũ magirĩrĩrie mũno kũhũthira irio irĩa cigĩtwo heho-inĩ. Kogwo mawoni nĩ mega na nĩ morũ.

Ndarora gabica-inĩ gaka, nĩndĩrona nyanya ciĩkĩrĩtwo tĩratathi-inĩ, kana tũnyamũ tũrĩa tũhũthĩkaga gũciendia. Tũnyamũ tũtũ tũkoragwo tũgĩkĩrwo nyanya iria irĩkĩtie gũkorwo nĩciathimwo, na nĩgetha customer magacoka makenderio, na mbei tofauti tofauti. Koho kamwe rĩngĩ no ũkore nĩ kiro ĩmwe, kana kiro igĩrĩ. Nyanya ici ithondekagwo na njĩra ya gũkũrio bũrũri-inĩ, cikamba cikahandwo tuta-inĩ, cigacoka cigathamio, igatwarwo mũgũnda-inĩ mũnene, kũrĩa ikoragwo igĩtuĩka nĩiraramatwo, nginya rĩrĩa icokaga gũtuĩka nĩciakũra, na ikagimara.

Ndarora gabica-inĩ gaka nĩ ndĩrarora ndĩrona mũndũ ũrarĩma spinach na matharũ thĩinĩ wa green house. Ici nĩ nyeni ingĩhota kũrehera mũndũ bainda nene mũno, tondũ nĩ nyeni ĩrĩagwo mũno mũno nĩ andũ, na ngima kana irio nyingĩ, na koguo nĩ irehaga bainda harĩ mũndũ ũrĩa wakorwo nĩ aracihanda. Kuoguo, ingĩruta mũndũ akamba agacihanda tuta-inĩ, agacoka agacithamia agacitwara mũgũnda-inĩ mũnene, kũrĩa arĩciramataga na njĩra ya gũcihũra maĩ, nĩgetha kũgirĩrĩria mĩrimũ.

Apps cia thimũ na njĩra cia ũkinyanĩria cia intaneti citemaga itemi rĩa, ta rĩu mũrĩmi angĩona gatambi atoĩ ũhoro wako ke mũmera-inĩ wake, nĩ akũhota gũgathiĩ social media nĩgetha akorwo akĩ google nĩgetha one gatambi gaka karehetwo nĩ kĩĩ, na njĩra ya gũtũma gathire. ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa nenda cia ũkinyanĩria ihũthĩragwo. Oho, arĩmi nĩ mahũthĩraga nenda cia ũkinyanĩria kũmenya msimu ũrĩa wagĩrĩire wa kũhanda mũmera tofauti tofauti, ta rĩu kũhanda mbembe, arĩmi mangĩingĩra nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, nĩ makũhota kũmenya, rĩrĩa ũbatie kũhanda mweri na njĩra ĩrĩa ũbatie kũhanda mbembe nacio. Oho app cia thimũ nĩ iteithĩrĩirie mũno, harĩ kũ market indo iria mũndũ enacio, ta rĩu mũndũ akorwo ena irio nyingĩ mũgũnda-inĩ, acitware social media aciĩke kĩndũ twĩtaga marketing, nĩ ikũgĩa na agũri na koguo kũgirĩrĩria hathara nene.